Ore ormeitai lee chorana nichangia apa metaa keetae enkisuma oloingange etaa siai oo sukukini eboyinaki metaa kisumareki esiai oloingange neetae sii enkae nabo natumo enkera emurua nabo netumoki enaa enkiti kikundi netaa olawutaroni obo ashu ormalimui obo leina murua owutaa neliki esiai emoyian enifaa pee eyasi enaa enkishopo oo Nena tokitin oo nkutukie nelama Nkera egira aisuma todarasani ashu too Nena gurupii enye oo nkang'itie neetae sii enkae kirishata nayawua sirkali naisumare enkera oloingange eyimu radio, tivini oo kulie kumok enaa nkasetini neetae enkae kirishata nabo naisuma enkera tiang egira are too olturur lee nkisuma tolosho lee Kenya etareto sii apa nkanisani emurua eishorua nafasi aishoo Nkera maisumata tiatua

Keetae enkinyialare oo masaa olchamba tenitur olchamba etoneitu eyishu edaiki tiatua olchamba Kuna nigira duo aikesu ninteru enturore naa kinyial naa esiai endaa oree pee etur olchamba Eton eitu eyishu edaiki naa kinyialaki naa edaiki neton eitu ebaiki erishata naikesi amu miriamakino pooki daa akuu too olchamba erishata nadoo neeku kinyialaki tenilo atur eitu eyishu endaa ninyial sininye ntona ninyial osunyai ore enkae naa enkimutioto enturoto olchamba amu ore pee etur olchamba nyialaki kulo aisiayiak esiai egira asisho niyau ninye enkae toki naaji confusion egirai aikesisho aku nigira oltung'ani aing'or naa ake esiai enkikesare kake egira sininye aing'or egirai aturisho ore enkae naa ore egira aturisho ninyia edaiki kumok naa keyawu metomonari eropiani enkikesare ore enkae naa orbuket too mashini olchamba neyau naa meta keetae orbuket eiponya mashinini

Ore taa tene naa ekipuo aimaki enkikena .Ore taa enkikena naa kubung nkera enkikena tenedala eton aimaki nkironyat esimu enaa ajo nabo mpaka tomon, neetae sii enkae enaa enaiken ntare enaa enapa nikijoki oltasat nkena ntare ajo nabo mpaka mpaka esiana naje ,ashu mpaka iip. Kiata sii enkikena eimu sinkoliotin eshipakino nkera nibungita amu eiteru ajo nabo, are ,uni ometabai doi esiana sapuk oleng, neeku eisho sinkolioitin tenkaraki enchipai meibungan nena tokiting .Eetae sii enkae kiguran enaa enoonkadii, naa kubung nkera nkadii nejo kaa ampa ena nibung neyiolou enkikena. Kiata sii nkulie bukui naitengen nkera matayioloito enkikena, enaa mbukui naijo oloisabu tesukuul, eret nkera ang metayiolito enkikena. Kiata sii enkikena orkimojik ingira aelesa nkera, ashu ingira autaki. Keetae sii enkikena oloingange neret nkera ang matayiolo enkikena .Ore enkitamooto emboita emboita nkera tenebo, nengiriakino wenchipai edala tenebo, nilepunye enkikena toonkera eshipakino.

Oree tolosho le Kenya arashu teduniya pookin naa ketaa pooki kerai esipata peyie eisuma neeku enkoitoi kwansa inaa naitudupaa enkisuma tolosho , kereet sii enkisuma metayiolounoto inpukunot napaashpasha olkasin enaa arashu metoponai engeno enkishui neretoo sii emurua eret enkisuma inkera metimirai aisinanisho naa aore inkera naisumate naa ketii shumata tentumoto olkasin neretie inkangitie enye kenya ake tenkishui natii dukuya ore sii inkera naisumate temurua neponu taa dii aaret ina murua eimu elikio osotua meibunga ilmareta osotua neibung ilelatia osotua pookin neilepunye osotua temurua ore aii naa inkera naisumate neeta biyotisho sapuuk tooseseni lenche aa etum engeno nagut eimu ildakitarini oboita eesiita ilkasin tenebo neeku sidai biyotisho oltungani oisume , ore enkisuma toltungani naa ene dupoto aa eret ninyee makeon eret emurua eret olosho lenye neret si dii dunia musima.

keret osesen inkuatata tenikuat anaake arashu taa duo inkolongi naatasha, oo tinimpidipid neret osesen menoto nkitashoto, olkitashe sidai, neibust si dii oltau menoto engolon, neilepunye oltungani menoto lbutua netum ilgurle. Eatae sii aikipidipidoto eiditae orgosoi enaa enoshi nadala inkera, neret sii menoto loik engolon, neilepunye sii biotishp oltau, neret inkera menoto olkitashe sidai. Eret sii enkae arata enkare inkera menotito ingufu ashu ltungana sapukin, osesen ngufu osesen pookin, neret sii enkae metaa keneng' oltungani. Keret sii dii ererio ltunganak menotito balance osesen pookin. Keret sii dii enkedore ashu arashu endala eboo ltungana menotito biotisho oseseni, netum seseni oiroshi, keatae sii nkule naijo enkidaansata na eret taa dei osesen pooki menoto balance, neatae nkule kiguranitin naijo impira anaa noshi naipidi/

Ore egolikinoto ekwansa naimaa iltung'anak lobiasharani kutitik tolosho le Kenya, tobiasharani enchan naa entumoto oropiyiani. Ore entumoto oropiyiani teninche na kegol sh egol ishori iloni, nailepunye biashara enche neponarie. Ore ninye tolosho le Kenya, nemeyieu meshilaa sirkali ena kabiashara kiti ena kesapuk, italaki pooki tung'ani kodi. Neeku idol ajo keshuk iltung'anak siadi na kutik duo ake biashara enche. Ore ibiasharani kutitik naa etii oshi inkumoki oleng atua irkijijini, neeku egol petum irbaribarani sidain, ositima. Neeku idol ajo enyamali. Ore ibiasharani kutitik naa etum enkesha tialo ibiasharani sapukin neeku idol ajo inyalaki ninche sifa teboo. Ore ilaasak lobiasharani kutitik, naa meeta eng'eno nagut naasie biashara arashu eyiolounoto ebiashara. Ketum si ibiasharani kutitik inkulie shidai ah egol ebaiki idaiki enche esokoni eimu tenkariki irkijijini etii, tenkaraki esiai orbaribarani, neeku idol ajo egoloto. Ore kuna biasharani kutitik na keer oloilepilepi ilarrabali neeku itadoyio.

Keetae tenkitumiata oo bukui ewueji nairo enaiko teniboin metaa ororoi etaa sii barakinot natipika sirkali pee etum eretoto too nkwapii eboo ashu elaisotuak oo taniki pee eret Kuna kerata nemedolisho aitobiraki etaai sii nkakiletani nairoo oo sai neret Kuna kera too sabu tee darasa neret sii metayiolo atereten ee saa aitobiraki keetae sii nkulie apps ena ng'eno ekuna olongi naretu enkera tee nkisuma aa eirori enkerai neliki eniko teniger eitumia ntokitin naijio kompita keetae sii elaitengenak oitengenaki peeyie ewuta Nena kera nemeyiolo ashu nemedolisho pee ewutaa tee nkisuma keetae doi sii entokitin naijio nkompitani nataa Nena tokitin sapukin nairony eyiolo enkerai Ajo Kaa toki ena naironyita neeku eret

Aa ore ninye orais tenkop ekenya naninye osapuk oitasheki olosho le Kenya na ninye orpresident ninye si oyau enkibunga mibungata olosho telulungata kengasa ninye orais aaku orngoniet ashu enduaroto nasuja ltunganak aa eyau naboisha naibunga ltunganak tolosho orais ninye osapuk lenkop ore enkae sia orais na ninye oitasheki sikarini lenkop matejo kulo likijo kdf ee sikarini sapukin tenkop ekerikoo ninye orais enchetare tolosho le Kenya nelimu ntokitin naifaa peasi tolosho le kenya ninye ojo keasi ena wena nesuji anaa enetejo ore ana kila olari na osapuk lenkop naa orais ninye naa olo alikio enataasaki tolosho lekenya pelimuni neyiolouni enegira aikunari esiaia enye.

Ee ore enkampuni etobako tekenya netii engali orbaribara kitok le likoni tenkalo nairobi tolosho le Kenya inewueji ewoi sapuk nitumie inaampuni tolosho le Kenya ore si enaampuni nitau sigarani nitau si orkumbau mitamanari tolosho liatua nkishu nidurieki si arashu enapi meshomo olosho le boo ee ninyangu sinye olosho le boo idol ajo kedupore olosho lekenya etum na nona ropiyani nainyangieki kuna tokitin naitau enaampuni etii si enaampuni nigerito irbarnot lolosho le kenya tiatua inaampuni metaasa itkasin egira aitamanaa nona tokikitin egira adupore egira aitamanaa ntokitin inaampuni arashu ilo kumbau emir to kwapi eboo nilepunye uchumi olosho le kenya egira si enaampuni areto laremok lekuna tokitin amu ketum na osokoni omiraki kuna tokitin neaku idol ajo kesidai kegira enaampuni ayau ropiyani olosho le Kenya enoshi kata emir ntokitin enye nkwapi eboo neaku taata keeta.

Ore taa ene naa ing'uwesi kuna naanya inkirik nemenya inkujit nichee taa kipoito aimaki aa kaa dupoto etumito ormaasani tialo kuna ng'uwesin, eng'asa aaku kiata ing'uwesin naanya inkirik anaa matejo olng'atuny ,olowuaru kerii, orkonoi ,embarie oo kulie kumok, keyietu Kuna ng'uwesin ilaing'urak toonkwapin naapashi paasha meetu aing'orr kuna ng'uesin enaa ilashumpa ashuu ilkulikae tung'anak lememanya ina kop enye neponu adol ing'uesin neitu aikata edol, neponu ashipakino orkwak lee maa neretii dii oloshi tesiai elaata ee park kereti sii dii kuna ng'uesin egira aitadoyioo esiana oo nkule ng'uesin kuna naanya inkujit peetum sii dii sinche dupoto tonkishuang' edaare nena sapasini ,ilaleta loo ng'uesin neeku idol ajo dupoto ,naa ore sii enkumoyu oo kuna ng'uesin naa eetae oshii ing'wesin naipotieki irgilat matejo enaa nai irmakesen neipotieki olowuarru keri, anaa iltaarro osero neipotieki orkoni, ore orng'atuny neipotieki ilaiser nejia eikununo ore kulo aleta loo ng'uesin naa enkisuma taa dooii eponu iltung'anak aisomea, neponu aadol nena ng'uesi neeku idol ajo kegira ipik irkasin atua olosho loo inkera emaa, neeku idol ajo kegira adupore tolosho lemaa atua kuna ng'uesi naati atua inkwapi enye.

Ee etareto nkisumaritin oloingangi enkisuma eimu ntoiwuo matejo nai entumo naate tonkera ormalimuni ontoiwuo matejo nirorie nkwra ashu ntoiwuo etii olosho leboo etum enamalimui nitabaya oratioti lenye tesiokinoto eimu kuna simui sapukin neaku idol ajo keretito olosho ore si ormalimui lemetumoki aaeu darasa matejo tenkaraki etasha ashubemoi netumoki atabaki nkera eimu kuna simui sapukin ashu ntelefoshoni ashu kuna laptopi nidim airekoda nkera elesauti egira ormalimulini aitodolu ena sikirin neaku idol ajo kesidai ena kitadoyio si garama orbaribara amu idol ajo mitoki ormalimui aeu darasa neaku idol ajo kitadoyio garama ore kunatumorin oloingangi netereto laisumak tenkata olaapa metae lekorona neaku eretoto apa nkera Oleng eimu simui isumie irmalimulini nkera etii nkangitie neaku idol ajo esidai

Ee kiata mbarikinok eserkali navira aayau mpisai kumok tesia enkiremore eretito serkali lairemok ashu kulo tunganak oun ndakin menotito kuna pekuni olchamba tebei nalelek akeritoto si serkali lairemok pemitoki aingur enchan amu kedungo oshi taata enchan oleng anaa anaa tenkaraki enasia peibelekenya oloingangi ltunganak tonkoitoi nashumie emkare anaa toreyieta neaku idol ajo elelek eretito si serkali lairemok minoto mashinini kuna nakesisho neaku idol ajo keretiti lairemok nisho tebei nalelek egira si serkali aisum lairemok eimu lofisani otii atua nkauntini peitengen lairemok tiatua nkauntini ashu tiatua nkauntini aang onkisu ,aibooyo ormetai lemoyian kuna kukuni kuti nanya ndakini otesiia olameyu idol ajo keretito serkali neaku idol ajo eretoto sidai

Aa ore enkaji sapuk olosho le kenya naji kicc na enyanyikie enkae taun naji kolosian natii rome natii olosho sapuk longirisa oji Italy enyanyikie tempurupurai eshumata anaa enchetata omabatini teshumata neeta engorishorete ee teshumata tidie wueji ore enaaji naji kicc tolosho le Kenya wena naji torosium tolosho le rome enkop ongirisa najibitalia na ifutia ltunganak meetu adol na idol ajo egira aret olosho egira aichangia minoto olosho ropiyani ore si kicc wenda naji kolosium na ormonokie tonkwapi enyebaa ore kicc na ormonokie tolosho le Kenya ore sinye ena naji kolosium na ormonokie tolosho erome ore nabo na enadet echetata ore enkae na eniapa kake egira aas esiai nabo ore sipokira negira aas entoki nabo egira aifutia ltunganak meetu ltunganak lenkop enye ashu

Kegira technology ailepunye enkiengata osukulini eshumata eimu oloingangi aa ijingie darasa matejo nai iyieu nijing entumo oltunganak leboo ashu ltunganak lemeboitata neaku idol ajo egira technology ailepunye enkisuma teshumata oleng kiata si kuna ajijik nashumieki mbukui neaku kegira aretie ltunganak eimu simui intelefisheni ashu redioi neaku itumoki oltungani ataasa enjuroto ino tenkagum eimu esiokinoto ekilepunye si enkisuma taitua sukulini eshumata neretoki si irmalimulini egira aitobiraki nkera makisi neaku eretoto oleng ekitataaniki si nkera enkisuma eti atua irkijinini lemetumito matejo lemetaaniki sentai eimu simui matejo isumare nkera nkomputani neaku dupoto eliata si langeni ashu irmalimulini ariyani tenasia

Ekegirra ilaturok loondaiki arashu loo suam ailalamika tenkaraki bei enye oo ntokitin nati abori eingua kuna sokonini kutitik kake ore ana enjurore nikitejo aas naa ore enegira aimu ena shida naa entoki naaji ilbrokas arashu kulo tunganak oitabaki kulo tunganaak duo opuo aanya ena daa ashu kulo opuo ainyangu enaa daa nepuo aiteru aamir ninche aa einyangu ninche to laramatak to ropiyiani kutik nepuo aamir tebei naati shumata oleng , metumito sii dii kulo aturot ashu kulo aramatak ewoji neisumia ena siai ee biashara neeku idol ajo metumito engeno nagut naa nemeidim sii duo enchangarr ashu aileplepa ejo meilepieki intokitin enche neeku idol ajo enkae taboi ina teninche , etaa sii di enkae shida eimu sirkali aa megira niche sirkali aibung enkaina kulo aturok ashu laramatak loo suam temirata oo ntokitin enchee tonkuapii eboo neeku idolita ajo meeta aina nagira aretu ninche tesiai emirata oo ntokitin enche kiata si duo aikimutuoto elaata oo laramatak ashuu oo kulo aturok tenkaraki kulo tunganak opuo amir indaiki enche toonkuapi eboo neeku idol ajo metumito sinche iropiyiani enye terishata naifaa neeku idol ajo kegira aitamana .

Ee ore orkerenket lenkop aang eimu enkoitoi nadumunu oltaka kila enkolong eimu laasak le kaunti wendumunoto oltaka tonkangitie neaku eretito oleng eretito sinye kuna tauni laramatak to kangitie eimu enkisuma egira aitamanaa alikio esiaia empikata oltaka vizuri wemanarotk oltaka neaku eretito naleng ee egira si serkali ashu kuna tauni obkishu apik kuna tokitin oltaka atua kuna tauni ashu kuna wuetin nebore ltunganak pemitoki amanaa mpuyai tekila maali neaku eretito oleng ore tiatua kuna tauni o kishu naiding na kifaa peituku kuna wuejitin naiding peropilu atua enaa elekerenket eetae si eunoto orkiek ituku enkijape oloingangi neaku idol ajo itisidana ormanyara tenepiki si mbarikinok narish pemitoki apik anaa pekimbungu ingira anangaa oltaka nikiemi neaku idol ajo kitobir.

Ekeeta pooki tungani erisiproto naasie ilkasin enaake aidim ashu enaningito ninye pees matejo na I enaa oltung'ani oisomea esiai olchumai ashu esiai enkitobirata oogharhin niaku meeta oltung'ani omitikino pees ee eselenkei arashu olbarnoti meeta oltungani omitikino pees Egira dii dii iselenken anyok agil endamunoto torhono opa natipika iltunganak ajo miidim oltungani ataasisho te gerej enaa eselenkei ashu matejo eneenkitok ashu amu ejitoi eeta apa ninche engolong kiti niaku egira aanyok oleng aagil lelo peereren Ekegira sii dii kulo tung'anak ailepunye endamunoto ooselenken menotito naa nifikiria oleng nibungita naa sii ilmareita lenche negira aatum impisai neeku idol ajo egira siininje aichangia oleng' tenguton ootesiai enkishui enje Ore tenkaraki enguton oondamunot ooselenken neeku idol ajo eponaa easata olkasi tookuna ampunini matejo naishorita ninche olkasi enaa ina naigero eji neeku esidai teneponaa iltunganak eng'eno egiara aisomea kuna tokiting matejo nai isulaki tookuna selenken oshi nagirai aitadoyio tesiai ejitoi miidim ena ena najitoi opa oledukuya miidim intoiwuo matejo intomonok aa

Orebtesianabenabo emetabaki imiet nakaisho nanu onguan le customer care anaa kulo le Safaricom aisho nanu onguan tiatua imiet amu tenemeeta kulo tunganak nebore nera Orkarsi lenye akegira arwt olosho ashu osabu sapuk oleng tolosho matejo nai enegira elebainyangu kiredit negira elde aingoru meaku orkasi kake eretito olosho aitobiraki akeretito si ltunganak tenkaraki enasia ormukurani natijinga enkop anaa enahaki embenki oltungani egira arwt oleng laramatak okulie nyamalitin naimu empesani teneponu ltunganak itusuma na keaku kegira aimaa shida sapuk neretito ltunganak oimgua enewueji e Safaricom ekeimaa sinye ngolikinot anaa enkolong nara busy olaini lenye araahu orngosila ogira aiudumia ewoi fulani oasisho torkijinini.

Keetai sii dii enkanyit naa ore ena naa ore enkanyit tolkastumani naa kitodolu emborhon arashu enkanyit niaku ihudunmiai oladuo kastomai tesiokinoto amu oltungani lemeeta ai Keetai taa sii ilkastumani siininje lemeeta oloepilepi elotu ake nihudumiai esidai kerheshu ashuolmonekie ele oisho nai oltung'ani mekitipiki ninye aihudumia amu meeta sii engae shida neyiolo airoro metaa oltung'ani sii dii omelok ngirorot naa amu ngutuk nidol ajo olmonekie sidai ele tialo biashara Ekeetai taa dii sii biashara ashu venye nin'dim aingura nai ena shida nagira apuku tiatua biashara kake ore oltung'ani oisomea ena siai naa meeta olng'ash amu eyiolo ajo entoki ena naa keim ake Ore siininye ye biashara neetai shoreisho were weretoto tialo ilkastumani ore sii piira olchore tiatua ilkastumani iyio venyenirorie ilkastumani aah naa enkoitoi dii ina nim'bungie ilkastumani tialo ena biashara ino niaku idol ajo keret siininje nekiret siiyie tialo biashara ino nedumunye biashara ino

Eeh ketii batisho tenegil oltung'ani incheriani eyaroroto ondaiki namiri uh ashu indaiki natipikaki bata pee ejitoii peemiri uh eng'as aaku ore piibung'i oltung'ani eng'as elelek ashu etii oleng eh eibung'i uh nitalaki iropiani arashu eyeni dii ninye pii erishata naado peeng'as aaku oh ormonek oduaya irkulie kitadoyio sii dii aminunoni enye tolosho uh keeku kegol eyaminii naai ming'ura nana daiki ashu metorripo dii ninye amu eji naake olapurroni neyaki dii ninye koon inkaibuni temurua tolosho toolelatia tolalashara lenyanak ashu enkang enye niaku embaye torrono naleng ore sii peeku eibung'ieki eh oltung'ani empurrore naa keiminie sii dii irkastomani amu edoli ninye aajo orpurrishoi neeku igira oshiake aidilore oltung'ani orpurrishoi eh nitadoyio koon oleng nejuti sii dii metaa mitoki aas ina biashara ore sii dii empurrore naa kepik enkishu ino batisho uh imee tadii poki tung'ani akle likipaliki tenikimbung'ie empurrore amu mee naai sirkali enoshi kata kiyen imbung kulikae atagorote nekiarr dii naai oleng ometipika enkishui ino batisho arashu kindipaki dii ninye ake tontokiting torrok enaa ilalema nikindipi ake nejia.

Aa kigira sai aimaki esidano entoki anji chat got na ore esidano nabo nakwret nkwra tesaia orkasi liang kielewa nkera ntopiki nerish ntokitin na kebolo si enatoki muto ekenyua enatoki anji chatgpt neaku egira aret nkera ata metii enkerai sukul negira aret misumai neaku aisidai pii akeret si enatoki nkera netum atayiolo eniko tenielesaki ltunganak neaku keretito pii kilepunye si enatoki naji chat gpt enkigerore tonkera ashu tolaisumak keyioloh nkera eniko eniko tenisuma tekingeresa ashu tekiswahili aa keretoki enatoki teninger tesidano teninyalaka ninkorektaki.

Aa ore iltumito kumok asu imbiasharani kumok tolosho lekenya ashu tolosho le boo na kedung keki nedung keki orkastomani lenye ore ena na ormonoke oitodolu emboran nataa shoruetiso naata orkastomani negirai aitadolu enchipae naata ninche otobiki tenkata naado oibunga enkaina ambaka tewoi netabaitie tenetii inabishara enche ekeyau si ena olningo tiatua irbiasharani olaasak lesiai lekuna ambunini ashu lekuna biasharani e erishata naywa ena biashara ashu eleturur matejo etobiko olati ni celebrati ntarikini naiteruaki ore mpishai naoshi inaolong na kimarket ena biashara enye ashu ele turur metayiolounoto ltunganak lemeyioloro oshi ore si endungoto ekeki na kisho irkastomani metadol ayo enyori oleng tiatua enabiashara enye ongurupi

Ore oshi inkampunini kumok naa keyiewuaki oshi ilkastumani lenye irishat enchipai toonkatitin amashoi aa ele kerheti aa ainyoo? Eng'as aaku eeu enkibunga tialo ninche olkastumani, keyai sii erhipoto naata kulo aasak le siai olkastumani lunche Kilepunye sii dii emborhon olkastumani lenche nedol siiniche ilkastumani enaa kenyorhi nilepunyeki oleng erhepi oleng nidol siininje piibung' ena ambuni netoni tialo ninche Ekedol naa sii ilkastumani enaa keeta tunganisho, kedol enaa keeta olng'ur nai tialo tungani naa kaisotuni sii dii kuna mbunini ashu kilepunye shoruetisho enche olkastumani lenche Kitumia sii erhrheni kumok enaa arewaki ilkastumani lenche imeseji niaku kedol enaa megira ena ambuni arikino ilkastumani lenche toonkolongi matejo nai enaa rusai ashu enaa nai ilapaitin laijo ile kirosimas niaku enyor ilkastumani ina ampuni Nenyor sii dii ilkastumani enkampuni naidim nai atoliki injidai enche pookin naelezakini te nabo o nabo nedolita ajo ke

Ah keetae ibarakinot naapik isiasani pee ilepunye enkiguran eatua nkishu, peeret elelero o entumoto olosho. Keetae inkiguraniti kumok matejo nai enenkiguran empira onkejek, keret ilarikok ashu kulo siasani emurua isho ropiyiani nainyang'unye nai enaa nkilani empira, ninyang'unyeki di nena pirai, nelak dii enaa iltung'anak matejo irkoochi ashu kulo tung'anak ashu endaa nanya nai lolo tung'anak inoolong edala, neeku ereteto tolosho. Ekeret si di aisho nkiwanjani nadalare matejo nai enaa stadium, ashu aitayu orkurroto odalare lolo barnot, neeku ereteto ina ai. Keret si di aitayu barakinot naitasheki enkiguran tosukuulini, ata temurua, neeku keret. Eki sponsor si di kulo siasani irbanot, menototo adala nitoduaya yiolounot enche, anaa woiting naijo tournament, ni showcase iltung'anak. Ishoru si di irkasin elak orkoochi, kulo tung'anak oi train inkera, ologanais neeku keeu si di elaata. Ekilepunye si di osotua tialo iltung'anak otaanikino, eponu iltung'anak lonkwapi adala olotanikino neeku ilepunye osotua temurua.

Ore taa tene naa kipuo aimaki tena keretito olmutandao le YouTube enkisuma tele osho Maimaki kwasa enaa tele osho lang' le Kenya Ore tolosho lang le Kenya naa kegira YouTube aret iyiok matejo enaa ilaisumak eimu kitum in'darasani eeta nai entoki niyieu nijing' ashu ajur tenguton niko ainguraa tialo YouTube Ekintiship sii YouTube entoki naidol toonkonyek inono ninig' toonkiyaa neeku enkisuma sidai oleng Eitumia sii enkoitoi sidai nielewayie aitobiraki aa ekintodol ena nai nitodol oltung'ani eimu enkaina nikintodol ajo nena entoki naje neitodol toonkonyek ashu telototo kigira aitodol Ekeretito taa sii doi ele mutandao le YouTube ilaisumak aa ijo ormwalimui too nkulie sai amu etii nai entoki neitu iyelewa te darasa ashu tormwalimui nintoki iyie openy alo aitoki atum eng'eno tenguton ilo aimaa te YouTube Ekegira saa dii ena toki naji content aa ore kulo tung'anak egira ailepu tiabori naa kisho enafasi naitoduaya talent Ore sii dii ake niisoma ilaisumak te pooki wueji te pooki saa terishata naishaakino

Ore taa nanu naa ore peekenyu nadumunye naa angas ang'or ntokiting arashu aitosh intokiting enkongu pee malo olkasi nija amu ara naa olaramatani neeku ifaa taa nang'as aitukuo naishop inamuka naaduo onkilani amu olkasi naaduo aloito naretena matejo nai tenaa kaata engharhi ashu toonkejek neeku naa amu inkejek naa alotie neeku ayooki naa adumunye paaretena natum sii erishata nalotie paalo aiteru olkasi terishata naifaa Naa ore olkasi naa kalo taadii inkilomitani akeyie naatasha metejo nai alo inkilomitani imiet neeku ayooki adumunye amu aasita olkasi nai leilata amir eilata naitabiki naa sii toosaan enkewarie neeku asiokisioki sii dii siininye neeku naa ore oltung'ani oyiolo aimaneja time neeku naa metaa ore ebaiki naa kenya saa are saa uni nagira atii njukorot alo ang" amu aata naa sii dii olmarei naata intokiting nayieu nalo aiken hoo nija ikunuuno Aigil taa dii ake inaduo kilomitani imiet amu nkejek naa alotie maata ai lototo matejo nai engharhi ashu oltukutuk maata neeku ingejek ake aigil alotie Nashuko sii dii omashomo ainepu olorere lai eserian menaduo toki ake aigil neeku nija tee eikunari esiai

Keatae taa dei nkoitie kumok nikipaashare telelero peekitum, peekipal enkiminata oo siatin olkasin le lelero, aaa engas aaku keyeu naaa nikitum engeno ashu empukunoto, engeno nikiasie ilkasin enaa nai to ilchambai, ilkasin nai nikiasishore too inkereji aitobirr ing'arrin, oleripare naaji aarip inkilani, nikirip namuka okule kumok. Ekintumiya sii dei kirsa lelero oloing'ang'e aa kuna simui sapukin, aashu aa ntiviini o redioi kinining'u ilkasin ootumoyu, nikipo dei oopenye aing'uraki ate aabaya ntaoini, nikintumiya kuna simui, tanaa ake enkampuni niyeunye ilkasi, ning'oru esimu. Enarikino sii irbarnot neitaru imbiasharani kutitik, naa amu meatae sii ninye aitoki eneiteru te shumata edou, naa entoki ake naiteru te abori eiliep, nintumia sii iropiyiani kutitik ailepie mbiasharani aang'. Eee, sii kipuo sii kira ilbarnot aiteend lkurusani, ikuruseed anaa wejitin pookin neirorieki amu inakai itum naa network ashu kitumie embolokinoto oljkasin eimu ilalashara lang ashu ilchoreta lang, metaa neja eikununo.

Aa ekeetai inkoitoi napaasha nipaashie matejo nai enkiding'a olbaribara aa niyim naa nilo olkasi amu matejo naa in'giero tolkasi le serkali ashu tolkasi lolopeny neeku naa olkasi laa sheria naa isujita aa eng'as aaku ipaashare nai enaa teniyok eton miding'a olbaribara neeku eyooto taa eyieu Keetai sii dii si nilo aing'oru ilbaribarani lemiding'a arashu shortcut nifing'ie nai teniyieu naa nibaya olkasi tesiokinoto Orake piidol naai ajo etagolo naa niintumia na ilbaasi ashu kuna matatuni amu eyiolo naa ninche inkoitoi alang' naa engarhi emakeon amu miyiolo naa inkoitoi oshi ake naimi Aindim taa sii aitumia oltukutuk amu entoki kitu naim eneim oltung'ani aidim nai ninyeatogiroi ingharhin neeku kintasioyo olkasi terishata naishaa Aidim taa sii dii ake atoosho ngejek ashomo olkasi ashu intumia em'baisikil amu eng'as aaku biyotisho ninye duake amu igira aas osoezi losesen naa kintabaya terishata naishaa naai matejo tolkasi lemelakua Aindim taa sii dii atapaashare ena aa ingier koon tolkasi lino tiang' niaku ireduce taadei esiai olbaribarani

Ee kigira sai apuo aimaki nkolongi Nilo oltungani adol naiposha ashu nkariak sapukin ee ontokitin nitonyora oltungani piloito aingor ore oshi tonkatitin orusa iyata oltungani nkera tiang keya oshiake nepuo adol boo amu ejo irmaasai enkongu naipanga engen neaku erik osho ltunganak innkera enye nto duo maimaki irmaasai amu ninche ayiolo amu kara ormaasani erik ltunganak nkera enye pepuo adol ntokitin nituedol nipanga puo nkwapi matejo mombasa enaiposha inasapuk naji Indian ocean etii ntokitin kumok napuo ltunganak adol amu epuo adol kunaboti nanap ltunganak tiatua enkare nedol si nkwra si kir nedol maisha oltunganak linakop nepuo adol oloingangu linakop nepuo adol ntokitin nanyae nepuo adol osunyae linakop nepuo adol nkotelini sidain nashipakino nebol ndamunot oltunganak aa peaku metonganitie ake etoni ataa oltungani oota ropiyani impang alo nkwapi eboo aiko nejia

Kigira taa sai apuo aimaki enikunaa enkibelekenyata oloing'ang'e nabayieki det, nkiasin torkerenket lenkop ang. Maimaki taon enkop ang aing'ua nanu Narok, ibelekenya oloing'ang'e eimu eunoto orkeek, naisafisha enkijape oloing'ang'e, neeku idol ajo ilepunye biotisho torparakuo tiatua nkishu. Ore si di apa abayieki eton itu eponui aitobir enasiai enkibelekenyata oloing'ang'e, netaa osomes tiatua irparakuo egira ilameitin ajing inkwapi, idol ajo emutita nkishu na ninye noshi king'or iyiok kira irparakuo, negira si di ainyal biotisho olorere, nitadoyio si di ena kibelekenyata oloing'ang'e inkariak tiatua ah etoyu si di ninche irkejek, neeku idol ajo mesapuk enkare napuku tiatua enkop, tenkaraki naa etaa kegol etaa kiti enchan nasha. Neeku ata sininye abori enkop meeku sapuk enkare natii. Na ore si di pibelekenya sinye oloing'ang'e naa, ibelekenya sininye nkatitin enchan neku mitumoki oltung'ani atayio kaa rishata esha, kaa rishata elotu enkijape, kaa rishata elotu olameyu, neeku nejia

Kigira taa saisi aimaki olaiguanani lenkop ang alimu enkarna enye, nalimu esiai enye temurua. Ore olaiguanani lenkop ang keji ninye meiteeng'ayu, arashu ah lemerdik, naa olole Maine, naa kalimu orkasi lenye. Ore ninye naa olaitashekinoni leseriani, nesujaa ashu nibung ashu isiaitin esirkali temurua. Ilepunye tidi esiai erripoto olosho lenye, ah security. Olarishani si di sininye losotua ah ore nai teneera iltung'anak ashu irmareita ashu eeta nai orkiti kesi ootae matejo nai olenko, na ninye ekini i solve naa amu meeta ninye enkalo nairishari alo metaa keji oledaalo. Ole murua ol chief. Ang'asa aku ore taa sinye ol chief naijo redio temurua, ninye olikio nai ntokiting nataasate torrok nai temurua, ninye oitabau enaa basarini, naishoruaki alimu ajo ng'ae naishorua, nelimu nai neeu enaa certificate, enaa olchifui tadi odol iltung'anak oota batisho matejo nai enaa iltung'anak lemidim ate, na ninye oidim aitabaki iretot esirkali, ninye oitabaya inkopisini eserkali petum ereteto. Neeku lolo taa irkasin lochifui.

Agira taa sai alimu inkarn onkayiok ontoyie temurua ang. Naa ore taa tenewueji naa ketii apa nkayiok ashu ntoyie nadung'okini inkarn enaa erishata natoiwuoki, arashu ipotieki oltasat ashu kakuyiaa lenye apa, nto matang'asa alimu nonkayiok. Kiata enkayioni naji siapardu, nikiata si di lemerdi, nikiata shapara, nikiata lepoor, nikiata kidong'oe, nikiata di akeyie nkulie ayiok kumok oleng. Neeku nto sinye manyaki alimu no ntoyie imiet paitoki. aigil ake pookin. Kiata si di entito naji sanau, nikata entito naji sempeyo, nikiata entito naji naante, nikiata entito naji siimoi, nikiata entito naji kotee, nikiata entito naji semeita, nikiata entito naji lantoine, nikiata entito naji kanayian, nikiata entito naji eh nejia neikununo. Aitoki taa alimu nkayiok. Kiata enkayioni naji leparakuo, nikiata lesordo, nikiata naa minteeng'ayu, nikiata naa lolokeri, kiata di si ninye nanya metua. Neeta enkayioni naji lemashon. Masho naa itodolu ilo, nikiata enkayioni naji lemayian ah emayian elimu ashu etoiwuoki erishata egirai amayianisho, nikiata si di ninye enkayioni naji lenchan, enchan eyau. Nikiata enkayioni naji nanya metua, kenya di ninye endaa oleng.

Aa kigira taa aapuo nabo o nabo aimaki imwuejitin yiolot naapuo iltunganak te Rift Valley Matang'as aimaki engop e Nakurho, ore enkop e Nakurho ketumieki kuna motonyik oshi naata irgorgoli naaji flamingo etum sii dii imunyi nikitum kulie wuejitin sidain naapuo iltunganak aadol Ee manyaki taa siiyie aimaki enaiposha , ore taa enaiposha naa ninye kitumie ilmakawin epuo iltunganak aingoru ilmakawin aa enkop naingorieki imotonyi enakata ilepilep Eeh nikidol iltung'anak ereuta kuna booti kuna arhin engare Kiata siininye enkai wuei neji Thomson Fall natii Nyahururu ewuei nesukunye enkare nepuo iltung'anak aing'ur nena tokiting ashu egira enkare asulunye ee neeku ewuei sidai napuo iltung'anak Ekiata sii enkop ang' sidai e Mara naipurhie isidan nipurhie ilng'atunyo naa ewuei neattract ilashumba neeku epuonu ilashumba aing'ur nena ngwesi neeku dupoto tolosho le Maa Ekiata sii oldonyo oodo oleng' loolong'ot aa ninye ejo kulo waswahili Mt Longonot eeta iwuejitin sidain naapuo iltung'anak aing'ur Kiata siininye engae naji Hells Gate National Park naata entoki naji skiding napuo iltung'anak aideketunye toldonyio

Ee kigira saisi apuo aimaki ormytandao le library ashu ewoi natumieki mbukui aahu kaikunita peyiw ilepunye enkisuma tolosho le Kenya kiata barikinot kumok nikilepunye enkisuma aa etumie irmalimulini ashu nkera ashu kuna naisuma mbukui tesiokinoto netum si ingasetini terishata naishaa enkata niyieu ekitadoyio garama amu mitoki laisumak ainyangu mbukui nagoli aitunye naa elo oingangi le library isho si nkera mwnoto enkisuma tesiokinoto enaapa kata tormetai le covid nineteen isho nkera misumata etii nkangitie na enkoitoi natumie ntokitin pooki enjurore nagutekitodop si ele erishata ingira aingoru ntokitin anaa mbukui kitumiai si kuna laibrari ormutandao anaa tounifasitini etumieki aningie entoki naji portal ashu tenikipikakini enkisuma atua esimu.

Kigira taa saizi aimaki esiaii e budaboda, aa latrawak loltukituki te muruaang'. Kigira aimaki mpisai naatum oltungani te inkolong o nelo aikunaa ale tungani mpisai enyena, engas aaku metumoi taa dei iropiyiani naatum oltungani te inkolong, aa keatae oltungani naa egol etum lkastomani, amu ekincho sii ninye ilkastomani enkutuk ino ovenye niraaa, nieta ilchoreta, ovenye niyiolo aibung'are iltungana, neaku eng'as aaku entoki naa naitodolu iropiyiani ninoto te nkolong. Ore sii dei iropiyiani nelo ana baati ino enkolong tenintasheki atum baati easubui ashu teninoto ilkasi looropiyiani kumok, amu teninoto nai ilkasi looropiyiani kumok naa itum iropiyiani kumok, ore sii doi netaasi kuna iropiyiani naaa ilo ltungani apik olkimati oitaasi naa iniankae toki sapuk, eyeu neinyang'u engarri, eibung'e ilo marei lenye, neinyang'u esuom, neitobirie dei ilo marei lenye, neisumie enkera esukuul, nebolie dei imbiasharani tofauti tofauti amuu melo taa sii ninye aaaku ale ltukutuk ake eing'orita, neaku enkoitoi ina sidai too larawak loo ltukituki tenepuo aitobiraa mpisai enye pemeaku olkasi le pesheu ake easita neye nkijepe me, uto eikenywa.

Kigira taa sasa apuo aimaki inkabilaritin oltung'anak omonya moikwapei olosho le Kenya, ah idia shumata e Kenya. Kuna kwapi naa egol etum inche enchan, ni practice ashu kulo aramata lonchoo, anaa nkishu, inkomiyani, inkineji, intare, lukunkuni oreyu, nena pookin. Kiata Ilturkana, kiata Sambur, nikiata Ilborana, nikata loji nikiata Rendile, nikiata Gabora, nikiata Somali, kiata si di kulikae oji Burgi, nikiata loji Elmalo, kiata Orma, kiata kulikae oji Dasanak, arashua leji tenkae arna Merile. Ore kulo tung'anak omanya idia shumata e Kenya, naa eton egira ninche aas olapa kwaak ake lenche, alang kuna kwapi enaalo eabori. Neeku eton ninche egira aas esiai enaa Sambur, eton egira aas inasiai ormaa, egira ai practice teguton, neton ibung'ita orkuak lenche, neshipakino naleng.

Ee kigira sai aimaki nyamalitin nemeeta irparakuo tewoi natii ngwesu kingasa apuo aimaki wuejitin naibung'ita laleta longwesu eima laramatak ngolikinot kumok oleng matangasa aimaki esiai enkewarie ore irparakuo na mpakinepuo ainosie nkishu neaku epik mbaa enye batisho nepik si batisho enkishui onanasuan arashu elelek edoki tenkewarie irurua neaku misho ltunganak eirura eetae ai lake arabal longwesi oltunganak erishie ltunganak ngwesi ilchambai lenye inepu ltunganak earita larou inepu eidaki siruai ninepu si ear sinche laduo tunganak ingwesi ambaka neaku enkatini orbuket sapuk oleng tenelo ngwesu anya mali oltungani aa ninche kingurita yiok kira irmaasai neaku idol ajo inkasarani toltunganak oibungita ewoi natii ng'wesi neaku nejia ikununo.

Kingira saai apuo aimaki enaiposha sapuk the mokwape olosho lekenya. Naa kiata enkaji lake turkana.